Kwaga mĩtaro ya gũte maĩ na nĩyo twĩtaga drainage, nĩgũcungagĩrĩria mĩgũnda kwaraha maĩ, mĩgũnda yaraha maĩ, tĩri nĩ ũremagwo nĩ kũhihia na hihi ũgakorwo na cumbĩ mũingĩ, cumbĩ ũrĩa ũtũmaga mĩmera ndĩgakorwo ĩkĩagĩra mĩgundainĩ waku. Kũgĩrĩrĩria mathĩna maya na mangĩ maingĩ, nĩ wega mũndũ gũtemaga mĩtaro ya gũte maĩ kũrĩa mũgũnda wake ũtainamĩte. Mĩtaro ta ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria kũruta maĩ na ĩkaruta maĩ marĩa marahĩte mĩgunda-inĩ. Wakerĩ, nĩ wega kũhũthagĩra kĩndũ twĩtaga drip irrigation tondũ weka drip irrigation mĩmera nĩrĩnyuaga maĩ marĩa ĩraheo, na hĩndĩ ĩyo ndũgũkorwo na maĩ magũkorwo magĩkĩaraha mĩgũndainĩ. Mũrĩmi no akorwo akĩhanda mĩmera ta thara, mĩmera ta thara nĩhotaga kũnyua maĩ marĩa marahaga mĩgũnda na hĩndĩ ĩyo ndũgakorwo na maĩ maingĩ memũgũnda. Oho mũrĩmi no arĩme ũrimĩ wĩtagwo terracing, kana kũrĩma mũgũnda ũtaiganaine. Mũrĩmi haha nĩ akoragwo agĩaka mũgũnda wake wĩ levels different haha maĩ maraha nĩ maumaga kuuma level ya igũrũ magathiĩ level ya thĩ, ũgakora level ĩmwe noyo yakorwo ĩgĩthũka na tĩri wa level icio ingĩ wĩ sawa.

Kũninwo kwa maaĩ marĩa makoragwo thĩĩ wa tĩĩri nĩ kũhutagia mũrĩmi na njĩra nene. Wa mbere nĩ gũkorwo maaĩ mau rĩrĩa macoka thĩĩ, mĩtambo ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũhũra maaĩ mau kuuma na thĩĩ nĩ ĩkoragwo na goro, na noguo mũrĩmi abataraga gũkorwo agĩcoka mũhũko kũgũra mĩtambo ĩyo. O roho, mĩmera ĩrĩa ĩtakoragwo na mĩrii mĩraihu nĩ ĩkoragwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyĩra maaĩ marĩa me nathĩĩ, na ĩgakorwo ĩkĩũma. Haha hatwaraga mũrĩmi hadhara, tondũ wa mĩmera ĩno ndĩgũkorwo ĩkĩmũhe maciaro. Oho mũrĩmi arakorwo akĩhũthĩra maaĩ ma nathĩĩ, nĩ kuonania akoragwo e haraihu na njũĩ, kana maria. Kwa ũguo rĩrĩa maaĩ ma nathĩĩ megũthira mũrĩmi nĩ akoragwo akĩoha thabarĩ cia gũthiĩ kũraya gwetha maaĩ ma kũrĩma. Na haha agakorwo akĩgũmĩrwo nĩ wĩra mũnene wa gũtaha maaĩ, na hihi akaremwo nĩ gũkorwo akĩgĩa maaĩ maingĩ ma gũitĩrĩria mĩmera yake. O kũrĩ ũguo, arĩmi rĩrĩa manina maaĩ ma nathĩĩ nĩ makoragwo magĩcoka njũĩ-inĩ gũtaha maaĩ, na haha makorwo magĩtaha maaĩ njũĩ-inĩ, maaĩ ma njũĩ ici nĩ manyihaga, na andũ arĩa makoragwo makĩhũthĩra maaĩ maya kũhe, kũhe mĩmera yao maaĩ, kana mahiũ, magakorwo makĩgũmĩrwo nĩ ũkĩa.

Mũrĩmi no akorwo akĩhũthĩra njĩra ici nĩguo gũkorwo akĩmenyerera maaĩ ũrĩmi-inĩ. Wa mbere, nĩ kũhũthĩra njĩra ya gũitĩrĩria maaĩ ma matata, kana nĩyo drip irrigation. Njĩra ya matata nĩ ĩkoragwo ĩkĩmenyerera maaĩ kũũra, nĩ ũndũ mũmera ũkoragwo ũkĩnyua maaĩ mau moothe marĩa ũraheyo. Na ũguo gũtikoragwo na maaĩ ma gũkorwo makĩũra. Wakerĩ, mũrĩmi no akorwo akĩanĩrĩria maaĩ ma mbura na akaiga matangi-inĩ. Ũũ rĩrĩa kuoma mũrĩmi nĩ agũkorwo na maaĩ ma kũhũthĩra ũrĩmi-inĩ. O ho mũrĩmi no akorwo akĩiga part ya mũgũnda wake, akatobora ndemu na rĩrĩa kwaura, kana maaĩ maraha agakorwo akĩmonereria hau ndemu-inĩ. Ũguo rĩrĩa kwara mũrĩmi ũyũ nĩ agũkorwo na maaĩ maiganu ma gũkorwo agĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wake hatarĩ na njĩra, kana ũndũ ũrakorwo ũkĩmũthumbũra mũtwe. O ho mũrĩmi no akorwo akĩhũthĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu, ĩrĩa twĩtaga IUT. Tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩgũteithia mũrĩmi gũkorwo agĩitĩrĩria mĩmera yake maaĩ, rĩrĩa ĩrabatara, kana rĩrĩa tĩĩri wa niara. Njĩra ta ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩteithĩrĩria gwĩthema na wũitangi wa maaĩ. Gũkorwo mũrĩmi akĩhũthĩra nyũmba cia Green House, no kũhotithagia mũrĩmi gũkorwo agĩbanga maaĩ marĩa angĩkorwo akĩhũthĩra, kana agĩbatara, ona gũtuĩka njĩra ĩno nĩ ĩkoragwo ĩna goro, nĩ ĩteithagirĩria kũmenyerera maaĩ marĩa mũrĩmi arahũthĩra ũrĩmi-inĩ wake.

Kwanĩrĩria maĩ ma mbura nĩ harĩa mũrĩmi akoragwo agĩtega maĩ maria makorwo makiura, maĩ marĩa mangĩaraha, agakorwo akĩmatega, na kũmaiga handũ ta matangi-inĩ, kana ndemu iria makoragwo menjete, mũrĩmi eka ũũ, nĩakoragwo eigĩire maĩ, ona hĩndĩ ya riũwa rĩrĩa kũngĩara mũrĩmi ndegũkorwo ena thĩna wa kuona maĩ makũrĩma, kana magũkorwo akĩhe mahiũ make, ũndũ ũyũ ũngĩteithia gwongerereka kwa woneki wa maĩ ma ũrĩmi atĩ, maĩ marĩa mategetwo ndemu-inĩ rĩrĩa kwoma kana kwara, mũrĩmi nĩ arĩhotaga gũthiĩ kũmahũthĩra gũitĩrĩria mĩmera kana kũhe mahiũ make, nĩ ũndũ ũyũ, mũrĩmi ndegũkorwo agĩthiĩ kũgucia maĩ mariya-inĩ, kana njũĩ-inĩ, na rĩria arĩmi menohoti makorwo magĩka ũndũ ta ũyũ, maĩ marĩa makoragwo njũĩ-inĩ, kana mariya-inĩ, matikoragwo makĩrikĩra, kana gũthira, ũũ magateithĩrĩria mũrĩmi ũrĩa ũtarĩ na hinya wa kĩmũhuko kana mbeca wa gũkorwo akĩenja ndemu na kũiga, kwĩigĩra maĩ make, njĩra taici nĩ ikoragwo igĩteithĩrĩria arĩmi arĩa matarĩ na hinya gũkorwo ma makĩhũthĩra maĩ manjũĩ na mariya gũitĩrĩria mahiũ mĩmera yao, na gũkorwo makĩhe mahiũ mao maĩ, rĩrĩa gwakorwo na mbu rĩrĩa gwakorwo na riũwa, kana gwakorwo gũkĩũma, ũũ ũũ mũrĩmi ndegũkorwo agĩtara hathara atĩ nĩ egũkorwo agĩte mahiũ make, kana mĩmera yake ĩkorwo ĩkĩũma.